Nĩguo gũtigakorwo na ngũĩ hingo ciothe-rĩ, kũringana naniĩ ingĩũrio ingiuga thirikari ya kauntĩ ya Nairobi, ũndũ ũrĩa ingĩba, ĩbatiĩ gwĩka nĩguo kũng'etha kũhiũrania, kũnyihanyihia kũhiũrania na endia a indo taũni-inĩ. Ũndũ ũrĩa mangĩka nĩkũnyihanyihia igoti rĩrĩa makoragwo makĩrĩhia andũ. Tondũ andũ aingĩ makoragwo makĩũra kana makĩgiana na thirikari hingo ciothe nĩgũkorwo atĩ igoti rĩrĩa mararĩhio nĩ rĩingĩ, ũndũ matarahota kũrĩha, na mbeca iria makoragwo magĩthũkũma cikoragwo cirĩ o nini. Kwoguo ũngĩnyihĩrĩa andũ acio igoti, makorwo mararĩha o mbeca nini, mbeca kira mũndũ agũkorwo akĩhota kũrĩha. Mũndũ ũcio ndangĩkorwo akĩhiũrania na thirikari kana gũkorwo akĩrehe, makĩgia na bunjo o yothe na thirikari hingo ciothe. Ũcio nĩgũo ũndũ ũrĩa ingĩona ũrĩ mwagĩrĩrũ makĩria wa gwĩka.

Ũndũ ũrĩa tũngĩka kũnina wagi wa mawĩra thĩiniĩ wa mbeũ njĩthĩ, ingĩona ũrĩa ũngĩkorwo wĩ wa bata mũno nĩ gũthomithia mbeũ njĩthĩ kothi cia moko, nigetha mahote gũkorwo, nomahote gũkorwo mena ũgĩ wa gũthondeka indo na gũkorwo makĩendia kana makĩthũkũma nacio, gũkĩra hingo ciothe gũkoragwo atĩ metereire atĩ nginya o rĩrĩa marĩandĩkwo. Koguo tũ, mũndũ angĩkorwo e na ũgĩ wa gũthondeka kĩndũ kana wa kwendia motungata o mothe, mũndũ ũcio noahote gũkorwo akĩĩrũgamĩrĩra ategũtinda agĩeterera atĩ o nginya rĩrĩa akandĩkwo wĩra handũ, na koguo kũngĩkorwo kũhana ũguo, notũkorwo tũnyihĩtie na njĩra nene wagi wa mawĩra harĩ mbeũ njĩthĩ.

Kĩndũ kĩrĩa kĩgiragĩrĩria kana kĩgitagĩra gĩcigo gĩa gwitũ gũkorwo kĩ na ũgitĩri kuumana na mũihũro wa maĩ. Kĩrĩa kĩnene-ĩ kĩo ona nĩ gũkorwo nĩ ũrĩa gĩcigo gĩa gwitũ kĩ mwena wa rũgongo hakuhĩ na kĩrĩma. Na hingo ciothe kũngiura, mũihũro nĩtũĩ ndũkoragwo wĩ mwena wa kĩrĩma, ũkoragwo wĩ mwena ũrĩa wĩ thĩ kana kũndũ kwĩ na hũrũrũka. Kwoguo, kĩu nĩkĩo gĩtũmi kĩrĩa kĩnene nyonaga kĩgiragĩrĩria, kana kĩgitagĩra gwitũ gũkorwo gũtarĩ na mũihũro ũcio wa maĩ.

Niĩ nĩnjĩtĩkĩrĩte kĩambĩrĩria gĩa thirikari kĩa nyũmba ikũmi. Na gĩtũmi gĩakwa gĩa kuga ũguo, nĩ gũkorwo atĩ nĩ nyonete umithio wa gũkorwo twĩ na nyũmba ikũmi. Tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩmenya arĩa mũikaranagia nao wega, ũgakorwo ũkĩmenya angĩkorwo kwĩna mathĩna mekuo nĩ mathĩna marĩkũ andũ acio magereragĩra. Koguo nĩgũkoragwo gũgĩteithia andũ na njĩra nene, tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo na mũndũ ũkũwĩ na agakorwo akĩmenya ona mathĩna marĩa ũragerera ũngĩkorwo wĩna mathĩna, mũndũ ũcio no ahote ona kwaria nawe na akorwo agĩgũteithia, kana mbeca angĩkorwo nĩ cio thĩna ũrenda, kana ũngĩkorwo wĩna thĩna ũngĩ o wothe mũngĩhota kwaranĩria, nĩ agũkorwo agĩgũteithia gũkorwo ũkĩgĩa na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na na kũrehwo nĩ, mĩrimũ ya meciria. Koguo gũkorwo na nyũmba ikũmi harĩ niĩ nĩ kĩndũ gĩa bata mũno.

Kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga thigari cia barabara cikorwo cigĩteithia ciana, na andũ arĩa me na wathe, kana andũ o othe, o othe maragerera barabara-inĩ. Nĩ gũkorwo atĩ, andũ acio nĩmakoragwo metĩkĩtie atĩ mũthigari agĩgũteithia, nĩ mũndũ mwega na ti mũndũ ũngĩkorwo agĩkũhingĩca. Na nĩ mũrũgamĩrĩri wa thirikari nene kũrĩ andũ, hĩndĩ ĩrĩa e handũ hau. Koguo na wĩra ũrĩa ũĩkaine wa thirikari nĩatĩ ĩkorowo, ĩbatiĩ gũkorwo ĩgĩteithia andũ ayo. Koguo we eta mũrũgamĩrĩri wa thirikari nĩkĩo ekoraga agĩkorwo nĩwe ũrahota gũteithia andũ nĩgetha akorwo arutĩte wĩra ũrĩa ahetwo nĩ thirikari wega.

Ũici ti kĩndũ gĩtĩkĩrĩte matũra-inĩ kana kũndũ o guothe, no hĩndĩ ĩrĩa gwakorwo kwĩ na mũici, ti wega andũ gũkoragwo makĩoya watho moko-inĩ mao. Tondũ handũ hĩndĩ ĩrĩa moete watho moko-inĩ mao, mũndũ ũrĩa makoragwo makiuga nĩ mũici, ndakoragwo ahetwo bathi ya gwĩtetera, nĩgetha andũ mamũthikĩrĩrie mamenye wega kana nĩma nĩ mũici, kana nĩ kũigĩrĩrwo aigĩrĩirwo. Koguo hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa na haro terĩa yumĩrire ũmũthĩ thoko-inĩ andũ makĩhũra mũici, nĩwega andũ makahoragĩra na mageta thigari ciũke cikĩnyite mũndũ ũrĩa marauga nĩaiyĩte. Nĩgetha thigari ciamuoya, cihote kũmũtwara igotinĩ na aheo mweke wa gwĩtetera na gũthikĩrĩrio, nĩgetha kũmenyeke maũndũ marĩa arathitangwo namo kana nĩ ma ma kana nĩmakũigĩrĩrwo.

Ũrĩa bangaga mbeca ciakwa cia o mweri, nĩgetha cikorwo cikĩnjigana o mweri, nĩ kwamba, ũrĩa njĩkaga nĩatĩ nĩnyambaga ngagũra kana ngarĩha indo iria ci cia bata mũno kũri ni, indo iria itangĩhota gũikara itarĩ, itanamba kũgũra indo iria ingĩikara itarĩ, kana indo o cia kũngenia. Koguo kwa mũhiano tondũ wa mbere mũndũ ndangĩhota gũikara atarĩ na irio, na ndũngĩhota gũikara ũtarĩ na handũ ũrahota kwĩgita, handũ ha gũikara, ha gũkomaga. Koguo itanamba gwĩka o ũndũ o wothe niĩ nĩnyambaga nga, ngarĩha nyũmba ĩrĩa njikaraga, ngacoka ngagũra irio tondũ nĩndĩramenya irio nĩ kĩndũ kĩmwe itangĩikara itarĩ. Kwoguo nĩ, nĩngoragwo na mũbango, kana mũtaratara wa maũndũ kũringana na ũrĩa me ma bata. Ngĩhũthĩra mbeca rĩu nyambagia na maũndũ marĩa ma bata mũno kũrĩ niĩ, njũkĩte o ũguo nginya marĩa itangĩikara, ingĩikara itarĩ, koguo mau nohote gũikara ona itekũmarĩhĩra.

O mũthenya nĩnjũkĩraga rũcinĩ tene , ngakorwo ngĩnogora mwĩrĩ wakwa, nĩguo hote gũkorwo ngĩ, ndĩ na mũthenya mwega, na mũthenya ndĩraigua mwĩrĩ wakwa nĩũgĩcanjamũkĩte. Ndarĩkia gwĩka ũguo, harĩa hũthagĩra ta ndagĩka mĩrongo ĩrĩ, nĩthiaga mbabu ngethamba, ngacoka ngauma ngeharĩrĩa ngekĩra nguo cia gũthiĩ wĩra. Ndarĩkia ũguo nganyua chai na ngarĩa irio cia rũcinĩ. Kuma hau nĩnjoyaga ngari ngathiĩ wĩra-inĩ, kũrĩa ngoragwo ngĩetha mbeca ciakwa kana ũboco wa o mũthenya. Na ndakinya wira-inĩ nĩnyambagia wĩra wakwa o rũcinĩ na ngaũruta na kĩo, ngĩmenyaga atĩ hau nĩho mbeca ciakwa ciumaga. Ndarĩkia ũguo gũgakinya hwa-inĩ, nĩngĩcokaga ngeha, ngahinga wĩra ngacoka mũciĩ ngaharĩria irio cia hwa-inĩ, ngethamba, ngarĩa ngakoma.

Niĩ nĩndĩ mũbango wa kũrĩa wa gwakwa mũciĩ, ũrĩa nyonaga nĩũkoragwo ũkĩndeithia gũkorwo ngĩmenya nĩkĩĩ ngũrĩa, na nĩkĩĩ ndĩrarĩte ira. Koguo ndirabatara gũkorwo ngĩkĩrĩa batiĩ gũkorwo ngĩrĩa kĩndũ kĩngĩ. Na nĩgetha hote gũkorwo ngĩhingia mwĩhĩtwo ũcio kana hihi iria mũbango ũrĩa ũkoragwo mũbango-inĩ ũcio wakwa wa kũrĩa. Ngoragwo ndĩwandĩkĩte handũ karatathi-inĩ, nĩguo ngandĩka oro mũthenya na kĩrĩa batiĩ gũkorwo ngĩrĩa, na karathi kau ngakorwo ndĩgacurĩtie riko-inĩ hakuhĩ na harĩa ndĩrarugĩra. Koguo hingo ciothe ngĩruga nĩngoragwo ngĩhota kuona karatathi na ngamenya mũbango ũcio wakwa nĩguo batiĩ gũkorwo ngĩrũmĩrĩra. Kwoguo nĩngoragwo rĩu ngĩruga ngĩhota kuona nĩkĩ batiĩ gũgakorwo ngĩrĩa rũciũ, koguo ngahota gwĩbanga kũrĩ o tene.

Ũngĩkorwo ũtarĩ na mũtaratara mwega wa gũkĩra o mũthenya, nowĩkorage hingo ciothe nĩũracererwo nĩ gũkĩra. Koguo ũguo, niĩ nĩguo gũkorwo ngĩgirĩrĩria gũceragĩrwo nĩ gũkĩra, nĩngoragwo ndĩ na mũtaratara ũrĩa nyonaga nĩũndeithagia gũkorwo ngĩũkĩra o mũthenya. Na mũtaratara ũrĩa ngoragwo ngĩhũthĩra; ũndũ wa mbere, nĩ atĩ nĩngoragwo njĩkĩrĩte thimũ-inĩ yakwa, gwakinya mathaa marĩa batiĩ gũkorwo ngĩũkĩra, taniĩ njũkĩraga thaa ikũmi nemwe. Nĩngoragwo njĩkĩrĩte thimũ-inĩ yakwa atĩ gwakinya thaa ikũmi nemwe, thimũ yakwa ĩgakorwo ĩgĩthaka rwĩmbo rũrĩa ngoragwo njĩkĩrĩte thauti ya igũrũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa rwĩmbo rũu rwathaka nonginya rũkorwo rũkĩnjũkĩria nĩũndũ wa inegene rĩu. Mũbango ũngĩ ngoragwo naguo, nĩgũkorwo atĩ ngĩkoma nĩnyuaga maĩ maingĩ, nĩgetha maĩ mau magaikara makĩnjũkĩragia maita maingĩ ũtukũ, gũthi gũkorwo ngĩteithia na gũkorwo ngĩ, wona ndeka ũgũo ngakorwo ngĩmenya atĩ ndingĩhota gũ, ndingĩkoma makĩria. Nĩngũhota gũkorwo ngĩũkĩra mathaa marĩa mabatie.

Hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na wĩra mũciĩ, nĩngoragwo ndĩna maũndũ maingĩ ingĩkorwo ngĩka, na ũmwe wao nĩ atĩ no ngorwo ngĩnogora mwĩrĩ wakwa. Ndĩũnogoraga na njĩra ya gũkorwo ngĩthiĩ gũteng'era. Nĩ nyendete gũteng'era, koguo hĩndĩ ĩrĩa ndateng'era na ndathigina nĩ njiguaga mwĩrĩ wakwa nĩ wanogoka wega. Koguo hĩndĩ ingĩteng'era thigine njoke njũke ndĩthambe nĩnjiguaga mwĩrĩ wakwa nĩ woka wega mũno. Ũndũ ũngĩ ngoragwo ngĩka mũciĩ-inĩ hĩndĩ ĩrĩa itarĩ na wĩra nĩ gũkorwo ngĩrorera thenema. Nĩ nyendete kwĩrorera thenema cia haro, na oho rĩmwe no ngoragwo ngĩthikĩrĩria nyĩmbo, tondũ onacio nyĩmbo nĩ njiguaga cikĩhoreria. Na mũno mũno nĩ ngoragwo ngĩthikĩrĩria nyĩmbo cia kĩgoco, iria njiguaga cikĩhoreria meciria makwa, na ngaigua nĩ ndoka wega, mwĩrĩ wakwa nĩ waigua wanogoka na ndakenera ũndũ ũcio.

Hĩndĩ ĩrĩa ndĩraruga cabaci, ũndũ wa mbere njĩkaga nĩ kwamba kũraria maĩ marĩa ndĩrahũthĩra gũkima mũtu. Tondũ cabaci cikimĩtwo na mũtu, na maĩ mararu nĩcikoragwo ciĩ njega gũkĩra rĩrĩa cikimĩtwo na maĩ mahehu. Ndararia mũtu ũcio ngawĩkĩra cukari kana cumbĩ, noũhũthĩre cukari kana cumbĩ. Warĩkia gwĩka ũguo, ũgekĩra mũtu waku maĩ-inĩ macio, ũgakima wega, na ũgakima mũtu ũtarĩ mũmũ mũno, nĩgetha cabaci ciaku citikome. Ugacoka ũkawĩkĩra tũmaguta twa kũruga, twa maĩ, ũgatukania wega na mũtu ũcio, nĩgetha magakorwo magĩteithia mũtu waku gũkorwo ũtarĩ mũmũ mũno. Na cabaci ciaku cigakorwo ciĩ, ciĩ njororo. Na ndarĩkia ũguo ngakima mũtu, ngaragaria kana ngaka, ngaragaria mũtu wakwa na ngarora ũkorwo ũiganaine nĩgetha ndũkome gatagatĩ, ngacoka ngaigĩrĩra rũgĩo-inĩ ngagarũra na maguta ta dagĩka ikũmi na cabaci ciakwa cigakorwo cirĩkĩtie kũhĩa.

Hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngari nyingĩ barabara-inĩ, nĩ ngoragwo na njĩra igĩrĩ iria ingĩkorwo ngĩhũthĩra gũkinya wĩra-inĩ tene. Njĩra ya mbere nĩ gũkorwo ngiuma mũciĩ tene nĩgetha ngahota gũthiĩ oro kahora ona gwakorwo kwĩna ngari nyingĩ ngahota gũkorwo atĩ ndĩna mathaa ma kũigana ma gũkinya wĩra-inĩ itarĩ mũcerere. Njĩra ĩngĩ hũthĩraga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ngari nyingĩ barabara-inĩ, nĩgũkorwo ngĩthiĩ wĩra kũhũthĩra kibikibi handũ ha ngari. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ngũhũthĩra kibikibi, kibikibi nĩ ĩhotaga gũkorwo ĩkĩhota kũgera gatagatĩ-inĩ wa ngari icio na ũgakorwo ndũrakorwo ũgirĩrĩirio nĩ ngari icio gũkorwo ũgĩthiĩ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra kibikibi nĩ ũkoragwo ũkĩhota gũkinya wĩra-inĩ tene ũtegũcererwo.

Ingĩkorwo ngĩthambia nguo na maĩ ma mũberethi mathire, ũndũ ũrĩa ingĩka nĩ kũhũthĩra maĩ marĩa ngoragwo ndahĩrĩire ngaiga na mĩtũngi nĩguo mandeithie hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na maĩ. Kana angĩkorwo nguo icio nĩci, maĩ marĩa ngũtahĩte nomakorwo makĩigana gũcihũra, nongorwo ngĩhũthĩra mo, itegũtinda ndĩhokete atĩ kana mũberethi nĩũrauma maĩ kana nĩ mathiru.

Ũndũ ũrĩa njĩkaga gũtigĩrĩra atĩ nyũmba yakwa nĩ theru o mũthenya, nĩ gũkorwo atĩ nĩndĩmĩthambagia oro mũthenya rũcinĩ. Nonginya ĩthambio nĩgetha ĩrutwo gĩko kĩrĩa kĩnini gĩkoretwo, kĩgĩte, na nĩgetha ndigĩrĩre atĩ maũndũ mothe ma nyũmba yakwa nĩmarathiĩ wega, nĩmarathiĩ na mbere o wega. Nĩngoragwo ngĩaria na andũ a nyũmba yakwa, tũkaiguana na tũgakorwo tũkĩmenya o mũndũ nĩ wĩra ũrĩkũ abatiĩ gũkorwo akĩruta nyũmba-inĩ ĩo. Na tũgakorwo notũraheana itĩo, nanĩtũrathikanĩrĩria. Koguo rĩrĩa twarĩkia gũkorwo nĩtũraiguana, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aheo wĩra wake, mũndũ nĩ aroraga mwena wake na agatigĩrĩra mwena waku nĩũrathiĩ wega. Koguo thutha wa mũthenya, thutha wa ũhoro nĩtũgakora atĩ maũndũ mothe ma nyũmba itũ nĩmarakorwo magĩthiĩ na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũtaro ũrĩa ũkoragwo ũkĩhũthĩka nĩgetha gũtigĩrĩra nyũmba yakwa nĩyaikara ĩ theru hingo ciothe, ona ndĩ na mĩhang'o mĩingĩ, nĩ atĩ nĩ harĩ uge ugaga atĩ ũtheru nĩguo ũkoragwo ũbuatĩte gũkorwo wĩ hakuhĩ na Ngai. Na koguo, hĩndĩ ĩrĩa ndarũmĩrĩra ũge ũcio, nĩnyonaga atĩ nĩgetha hote gũkorwo ndĩ hakuhĩ na Ngai, ũndũ wa mbere batiĩ gũkorwo ngĩka nĩgũtigĩrĩra atĩ ndĩ mũtheru. Na ũtheru to wakwa wa mwĩrĩ, ũtheru umanaga nginya na ũrĩa ndĩraiga mũciĩ wakwa. Koguo ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũkoragwo ũkĩndeithia mũno gũkorwo ngĩhota gũtigĩrĩra atĩ nyũmba yakwa hingo ciothe nĩndamĩiga ĩ theru, na maũndũ mothe mayo, mĩhango ya nyũmba yakwa nĩĩrathiĩ wega, na kira kĩndũ nĩ gĩikarĩte kũringana na ũrĩa gĩbatiĩ.

Harĩ o mweri, nĩnjeragĩra iria rita rĩmwe, na hĩndĩ ĩrĩa ndacera kuo nĩngoragwo ngĩkenera mũno kuona maũndũ marĩa makoragwo makĩhanĩka kũu. Na ũndũ ũmwe ũrĩa ũngenagia mũno nĩ kuona andũ magĩtwarithia tũtarũ. Tũtarũ mũno mũno tũrĩa tũkoragwo tũkĩhũthĩra mĩiko, nĩtũngenagia mũno nĩ kuona kaũndũ kau ge kega mũno na ngona andũ magĩkenera mũno. Na ũndũ ũngĩ ũngenagia nĩ gũkorwo ngĩrorera andũ arĩa makoragwo magĩĩtubĩra mĩico-inĩ ya iria, na ngakorwo ngĩona ũrĩ ũndũ wa gũkenera mũno, na wagũcangamũra mwĩrĩ.

Mwerinĩ wa mbere nginya mweri, kĩambĩrĩria-inĩ kĩa mweri wena, nĩrĩo ihinda rĩrĩa ingĩona rĩ rĩega kũringana na mawoni makwa, mũndũ gũkorwo agĩcera kauntĩ-inĩ yakwa. Tondũ ihinda rĩũ nĩguo gũkoragwo kwĩ na rĩera rĩega, rĩa gũkorwo mũgĩkenera, gũkoragwo kwĩ na riũa. Koguo hĩndĩ ĩrĩa ũracera kũu gũtikoragwo kwĩ na heho, kwĩ na heho nyingĩ mũno. No mĩerinĩ ĩngĩ ta gatagatĩ-inĩ ka mweri wa kana, na mweri wetandatũ, kana rĩmwe nginya mwerinĩ we nana, nĩgũkoragwo kwĩ na heho nyingĩ mũno. Nakoguo hingo ĩo kũringana na mawoni makwa ndĩngĩkorwo ĩrĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũgĩcera kũu. Tondũ nĩũgũkorwo ũgĩthumbũka mũno na heho. Ihinda rĩngĩ nyonaga rĩ rĩega gũkorwo ngĩchera kauntĩ-inĩ, nĩ ihinda-inĩ rĩa mweri wa mũthia wa mwaka. Tondũ hĩndĩ ĩo nĩgũkoragwo kwĩ na ageni aingĩ makoragwo macokete mũciĩ magĩthiĩ gũcera, na gũgakorwo andũ magĩkenanĩra me hamwe. Koguo ũcio ũgakorwo wĩ ũndũ mwega, kana ihinda rĩega rĩa andũ gũkorwo magĩcera kũndũ kũu.

Ũndũ ũmwe ũrĩa njĩkaga hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũrugarĩ mũingĩ mũno mũthenya, nĩ gũkorwo atĩ nĩnjikaraga nyũmba yakwa ndĩmĩhingũrĩte mũrango, nĩgetha ngakorwo ngĩhe mweke rĩera rĩrĩa ihiũ rĩ nyũmba gũkorwo rĩkiuma nja, na rĩrĩa ihehu rĩ nja rĩgakorwo rĩkĩingĩra nyũmba. Koguo ĩgakorwo ĩtekũgĩa na ũrugarĩ mũingĩ mũno, na angĩkorwo nĩ mathaa ma ũtukũ, onaguo, nĩngomaga hingũrĩte ndirica nĩgetha rĩera, karĩera kahehu gagakorwo gakiuma nja gagakorwo gĩkĩnyihanyihia ũrugarĩ ũrĩa wĩ nyũmba. Ũndũ ũngĩ ngoragwo ngĩka nĩguo kũnyihia ũrugari ũrĩa wĩ nyũmba nĩkũgeria mũno kwaga kũhũthĩra indo iria cirarehe ũrugari mũno nyũmba ta gũkorwo ũkĩruga na thagĩri. Thagĩri hingo ĩyo nĩguo ĩkoragwo rĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũkĩmĩiga nja ndĩgaikare nyũmba thĩinĩ tondũ nĩ ĩgũkorwo ona ĩkĩongerera ũrugarĩ makĩria hĩndĩ ĩrĩa ũmĩigĩte nyũmba, no ũngĩmĩruta nja, nĩ ũgũkorwo ũkĩnyihanyihia ũrugarĩ ũrĩa wĩ nyũmba.

Rĩera rĩa ica ikuhĩ nĩrĩhutĩtie na njĩra nene maũndũ marĩa tũkoragwo tũgĩka, kauntĩ-inĩ yakwa o mũthenya. Tondũ ica ikuhĩ nĩgũkoretwo kwĩ na ũrugarĩ mũingĩ mũno, na ũrugarĩ ũcio nĩũkoretwo ũkĩgia andũ hĩndĩ ĩrĩa marakorwo makĩenderea na maũndũ mao ma o mũthenya, kana makĩruta mawĩra mao ma o mũthenya. Mũhiano mwega nĩ andũ arĩa makoragwo makĩruta wĩra wa gũkua andũ na kibikibi, na hĩndĩ ĩrĩa makoragwo maikarĩte kũrĩa metagĩrĩra andũ arĩa makuaga, nĩmakoragwo makĩgio mũno nĩ ũrugarĩ tondũ aingĩ ao nĩmakoragwo maikarĩte handũ hatarĩ na kĩndũ mangĩkorwo makĩĩgitĩra riũa nakĩo. Koguo riũa rĩrĩra rĩcokete gũkorwo rĩ ihiũ mũno nĩrĩramacina mũno rĩrĩa marenderea na wĩra wao. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ, ica ikuhĩ nogũkoretwo kwĩ na mbura nene mũno, na hĩndĩ ĩrĩa mbura ĩo yaura mũno na kwagĩa na mũihũro, mũihũro ũcio nĩũkoragwo ũkĩgirĩrĩria nginya andũ gũkorwo magĩthiĩ na kwenderea na mawĩra mao ma o mũthenya.

Kũheana ng'ano nĩ gũtũteithĩtie mũno harĩ ndereti citũ cia o mũthenya, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũraheana ng'ano kwa mũhiano ũngĩkorwo wĩ wĩra-inĩ ũrĩa ũthiaga o mũthenya na tũkĩheana ng'ano hau hĩndĩ ĩrĩa tũraenderea na ndereti itũ, ng'ano ici nĩcitũmaga andũ gũkorwo magĩũka hamwe kana makĩnyitana mũno mũkĩmatia ũrata wanyu. Na cigakorwo cikĩmũteithia ona kũmenya mũndũ makĩria tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũhe ng'ano nĩ ũhotaga gũthoma kũringana na ng'ano iria arakũhe kana kũringana na iria endete gũkũhe, ũgakorwo ũkĩhota kũmũmenya makĩria ona na njĩra iria ũtaramũmenyete mbere ĩyo.

Niĩ ninaga ngucanio na njĩra ya gũkorwo ngĩaranĩria na mũndũ ũrĩa tũhĩtanĩtie nake, na angĩkorwo hihi no akorwo mũndũ ũcio we ndaraigua ta angĩaria nani, rĩngĩ nĩ mũrakaru, nĩ ngoragwo ngĩcagũra njĩra ya kwamba gũikara kũĩhe kahinda na kũhe mũndũ ucio kahinda, nĩ getha marakara makwa na make makorwo magũa gũa nĩ getha tũhote kwaranĩria tondũ, mũtingĩhota kwaranĩria hĩndĩ ĩrĩa marakara manyu me igũrũ, mũgũkora mwenderea kũhĩtania handũ ha gũkorwo mũkĩiguithania. Na ingĩona atĩ rĩngĩ kũaranĩria tũrĩ ithuerĩ tu ti kũiganu-rĩ, nĩ nyendaga tũgakorwo na mũndũ ũngĩ, ũgoka agaikara hau hĩndĩ ĩrĩa tũraria, na agakorwo nake nĩ akũhota gũtũteithũrana cira ũrĩa twĩ naguo. Nĩgetha tũgakorwo nĩ twa iguithania wega na kila mũndũ agakorwo nĩ aiganĩra, na nĩ guo hote kũmenyerera atĩ nĩndaiga ũndũ ũcio wa gũkorwo tũkuruhanĩte wega nĩ nyendaga hingo ciothe ngakorwo ndĩna itĩo na andũ.

Mathomo marĩa makoragwo bũrũrinĩ wa Kenya, nĩgũkoragwo na ithomo rĩkoragwo rĩgĩbundithia andũ mũikaranĩrie mwega, ũrĩa mũbatiĩ gũikarania mwĩ ta andũ arĩa maraikara handũ hamwe. Na ithomo-inĩ rĩũ nĩrĩkoragwo rĩgĩbundithia andũ ũrĩa mũngĩkorwo mũkĩnina ngurutano mũngĩkorwo mwĩ nacio, na njĩra ya gĩtĩo. Na oho nogũkoragwo na ithomo rĩngĩ rĩkoragwo rĩ mathomo ma Ndini. Mathomo-inĩ mau nĩmakoragwo magĩbundithia arutwo ũrĩa andũ maikaranagia wega, na ũrĩa makoragwo makĩnina ngurutano ciao. Koguo mathomo mau nĩmacangagĩra na njĩra nene harĩ kuiga thayũ na kũbundithia arutwo ũrĩa mangĩhota gũikarania matekũkũrũtana.

Njĩra ĩrĩa andũ a gĩcigo gĩa gwakwa makoragwo makĩhũthĩra ya kwaranĩria na andũ arĩa angĩ, maita maingĩ angĩkorwo andũ arĩa maraaranĩria matirĩ kũndũ kũraihu, nĩmakoragwo makĩaranĩria na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe hĩndĩ ĩrĩa maronana. Na angĩkorwo rĩngĩ mũndũ ũria ũrarĩria e kũraihu, nĩ kũrĩ andũ mahũthagĩra njĩra ya gũtũma marũa ĩ ta njĩra ya gũkorwo makĩaranĩria. Na no kũrĩ angĩ makoragwo makĩhũthĩra njĩra ya thimũ, ũkahũrĩra mundũ ũrĩa ũrenda kwaria nake thimũ na mũgakorwo mũkĩaria. Harĩ njĩra ici, njĩra ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩhũthĩka mũno ya kwaranĩria kaingĩ na mũndũ ũndũ tarĩ hakuhĩ mũno nawe, nĩ njĩra ya gũkorwo ũkĩhũthĩra thimũ.

Ng'ano iria ndaiguĩte na ndagĩcokire kũmenya thutha ũcio, atĩ ciarĩ ng'ano cia maheni na hatirĩ ũma ona ũmwe ũkoragwo ho, harĩguo. Nĩ atĩ kĩndũ gĩkĩ kĩrehagwo nĩ mũrogi ũtukũ, gĩgekĩrwo nyeni-inĩ cianyu, na ũngĩhĩtia ũkĩrĩe ũtegũkĩona, atĩ nĩwathiĩ watua nyeni icio waciruga ũkĩrĩe, atĩ nogĩtũme ũgũrũke. Ndagĩcokire kũmenya ũcio nĩ ũhoro wa maheni, na ngĩmenya tũtũ nĩ tũmwe twa tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũgĩthũkia nyeni citũ ciĩ mĩgũnda-inĩ, no onongĩtũrĩa gũtirĩ kũgũrũka ũngĩgũrũka. No nĩwega gũtũnina nyeninĩ ciaku, nĩgetha citigathũkie mĩmera yaku mũno. Na mũndũ acininaga na njĩra yagũkorwo ũgĩcihũra ndawa.

Ũndũ ũrĩa ngenagĩra mũno hĩndĩ ĩrĩa ndathiĩ gũcerera andũ aitũ arĩa maikaraga kũraihu, ũndũ ũmwe nĩ gũkorwo tũkĩhota kũrĩanĩra, tondũ nĩ undũ wa gĩkeno hĩndĩ ĩrĩa andũ a nyũmba ĩmwe makoragwo makĩrĩanĩra me hamwe. Na oho hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩanĩra tũgakorwo tũkĩaranĩria, tũkamenya o mũndũ mathĩna marĩa akoretwo e namo kana ũthii wa na mbere ũrĩa akoretwo enamo, meciria marĩa enamo ma ũrĩa tũngĩhota gũteithania nĩgetha gũkorwo tũkĩenderea hamwe tũrĩ ithuothe. O ho ũndũ ũngĩ ngenagĩra mũno, nĩgũkorwo tũkĩririkanania maũndu marĩa twekaga tene. tũkaheana ng'ano cia tene, tũgakorwo nĩ twahota gũcokia meciria maitũ na hau kabere, tũkona kũrĩa tuumĩte na harĩa tũkinyĩte, na tũgakorwo twĩna matanya ma gũkorwo tũgĩthiĩ haraihu gũkĩra harĩa tũrĩ kwa ihinda rĩu.

Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa wĩkagwo na kwamba kũihũria maĩ mũnanda-inĩ, mũgakorwo, magacoka magakorwo, magekĩrwo ndawa ĩrĩa ĩkoragwo ĩgĩteithia kũraga ngũkũma na tũtambi tuothe tũrĩa tũkoragwo tũkĩgia ng'ombe citũ. Andũ a itũra magacoka magatangathĩrwo mũthenya ũrĩa magatwara ng'ombe ciao nĩgetha cikorwo cigĩikio mũnanda-inĩ kũnina ngũkũma icio na tũtambi tũu. Na mũthenya ũcio wakinya ng'ombe nĩciũ, nĩchirehagwo mũnanda-inĩ cigakorwo cikĩbangwo mwena ũmwe ũrĩa cigũkorwo chĩkĩingĩrĩra, na andũ magacihũrĩrĩria hau chigathiĩ chirũgĩte mũnanda-inĩ ũcio. Cigetubĩra maĩ-inĩ mau, na cigĩũka kumĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Ngũkũma iria ciothe cikoragwo ciĩ na cio, na tũtambi tũrĩa twothe tũkoragwo twĩ mwĩrĩ-inĩ wacio nĩtũkoragwo tũnyuĩte dawa ĩyo ĩ maĩ-inĩ macio na ĩgatũraga. Koguo ng'ombe cikiumĩra mwena ũcio ũngĩ ciumagĩra ciĩ theru, citarĩ na tũtambi o tuothe.

Kĩndũ gĩkĩ nĩkĩrĩ bata mũnene harĩ rũrĩrĩ rwakwa, tondũ nĩkĩo mũndũ atukanagia ndawa na maĩ, ugagĩ, ũgekĩra mũkebe-inĩ ũcio. Mũkebe ũcio ũgakorwo ũgĩgũteithĩrĩria gũkorwo ũkĩhuhĩrĩria dawa ĩrĩa mĩmera-inĩ yaku. Na ũgakorwo ũkĩũraga tũtambi tũrĩa tũkoragwo tũkĩgia mũrĩmi mũno na kũrĩa mĩmera yake. Na tũtambi tũu nĩtũkoragwo tũkĩnyihia magetha ma mũrĩmi, kwoguo oro ũndũ ũmwe tũgakorwo tũkĩnyihia magetha na mbeca iria mũrĩmi akoragwo akĩona. Koguo hĩndĩ ĩrĩa wahũthĩra kĩndũ gĩkĩ nawahuhĩrĩria ndawa mĩmera-inĩ yaku, mĩmera ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩgĩciara wega na mũico wa ũhoro mũrĩmi agakorwo nĩarahota gũthondeka mbeca nyingĩ.

Nĩ harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa wawĩka nĩũkoragwo ũkĩhumbĩra tĩĩri ũrĩa mĩmera yaku ĩkoragwo ĩkĩhũthĩra, na hĩndĩ ĩrĩa kwarĩkia kura kana waitirĩria maĩ mũgũnda waku warĩkia kũhumbĩra tĩĩri ũcio na mahuti maya momũ kana na nyeki ĩno nyũmũ, nĩũkoragwo ũkĩgirĩrĩria maĩ mau gũkorwo makĩũmithio na njĩra ya ihenya nĩ riũa. Koguo mĩmera yaku nĩ ĩkoragwo ĩgĩikara kahinda kanene ĩna tĩĩri wĩna ũgunyu kana tĩĩri ũtarĩ mũmũ. Na mĩmera yaku ĩgakorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. O ro ho hĩndĩ ĩrĩa nyeki ĩno yaikara mũno mũgũnda-inĩ waku, nĩ ĩrĩkagia gũbutha, na ya butha ĩgatuĩka thumu ĩgakorwo ĩgĩtukana na tĩĩri wa mũgũnda waku na mĩmera yaku ĩgakorwo ĩkĩhũthĩra nyeki ĩyo ĩ ta thumu gũkorwo ĩgĩkũra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire.

Ũndũ ũrĩa ingĩendekithia kwagĩrithia rũrenda rwa kũrĩha magoti nĩgetha rwagĩre makĩria, no njuge atĩ norũhũthio makĩria ũndũ atĩ mũndũ o wothe ona ũtarĩ na gĩthomo kĩa igũrũ angĩhota kũingĩra rũrenda-inĩ rũu, na ahote gũkorwo akĩona ũrĩa akoretwo akĩrĩha magoti. Akorwo akĩmenya nĩ ihinda rĩrĩkũ arĩhĩte, na nĩ rĩrĩkũ atarĩhĩte, ategũkorwo agĩbatara gĩthomo kĩnene. Koguo mangĩkorwo no mahũthie njĩra iria mũndũ angĩkorwo akĩhota kũingĩra rũrenda-inĩ rũu na kũrora ũrĩa akoretwo akĩrĩha magoti, kana kana e na thĩrĩ-rĩ. No nyone arĩ wega, nĩgetha ona mũndũ ũtathomete mũno ahote gũkorwo akĩingĩra rũrenda-inĩ rũu na njĩra hũthũ, na kũmenya ũrĩa we akoretwo akĩrĩha magoti make.

Ngumo iria citũmaga mũndũ ũrĩa ũheanaga motungata ma ũgima wa mwĩrĩ ahote gũkorwo agĩcokia mabataro ma arwaru, nĩ hĩndĩ ĩrĩa akoragwo akĩheo ngumo cia wĩra ũrĩa arutaga mwega, na agakorwo akĩganĩrwo kana akĩririkanio andũ arĩa ahonoketie mĩoyo yao kũhĩtũkĩra wĩra wake mwega. Angĩkorwo akĩheo ngumo ici na agakorwo andũ nĩmaramuonia kwamũkĩra na gũcokia ngatho nĩũndũ wotungata ũrĩa maramũhe. Angĩheo ngumo icio, ũcio nĩũndũ ũhotaga, ũhotithagia ngoro yake gũkorwo akĩenda kwenderea na gwĩka maũndũ mega. Na koguo agakorwo nĩ arahota gũkorwo agĩcokia mabataro ma arwaru ake.

Nĩtũrahoya mũhera nĩũndũ wa kũrengeka kwa ũtungata wa marĩhi manyu ma kuuma Mpesa gũthiĩ bengi nĩtũramenta nĩtũramũhĩtĩirie na njĩra nene na nĩkio tũrahoa mũhera twĩnyihĩtie mũno, ndũrarĩ wendi witũ ũtungata ũcio kũrengeka na mĩtambo itu ĩgĩire na gathĩna kanini na ihinda rĩrĩ nĩndiramwĩra atĩ mũmenye aruti witũ a wĩra memĩhangoinĩ wa gũcokia mtambo witũ gũkorwo ũkĩruta wĩra ũria wagĩrĩire na thĩinĩ wa mũthenya ũmwe, mĩtambo ĩyo nĩgũkorwo ĩcokete na nĩmũgũkorwo mũgĩkenerera rĩngĩ ũtungata ũcio, twamũhoya rĩngĩ twĩnyihĩtie mũno mũtwohere na mũtũhe ihinda inini ũtungata wanyu nĩũgũcoka ica ikuhĩ.'

Ingĩmenya he na gĩtingĩ gĩa thitima kĩgũĩte mwena ũrĩa njikaraga. Njĩra ĩrĩa ingĩhũthĩra kũmenyithia kambũnĩ ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩheana hinya wa thitima. Nĩ ingĩingĩra rũrenda-inĩ rwao rwa intaneti, hote gũkorwo ngĩetha namba yao wa wabici ĩrĩa ingĩhota kũmahũrĩra. Na ndarĩkia kũmĩona, ndĩmahũrĩre thimũ ndĩmatarĩrie wega, atĩ he na gĩtingĩ gĩa thitima kĩgwĩte barabara-inĩ, na ndĩmatarĩrie wega nĩ barabara-inĩ ĩrĩkũ na mwena ũrĩkũ, nĩgetha mahote gũkorwo magĩũka gũtangĩra thĩ, gũtangĩkĩra thĩna ũcio. Nĩgetha ndũgakorwo ũkĩrehe hathara o yothe, kũrĩ ithuĩ ta aikari a mwena ũcio, kana ahĩtũki angĩ a barabara.

Njĩra ĩrĩa athii mangĩhũthĩra kũiguithania thogora wa wa ngari na na kambuni cia matatũ, ingĩona ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩ njega makĩríia nĩ gũkorwo mena mũcamanio na ene kambuni icio cia matatũ maikare thĩ maranĩrie nĩ getha maiguane nĩ thogora ũrĩkũ ũbatie gũkorwo ũkĩrihio. Na mamaiguithie, maiguithie ene kambuni icio atĩ o nĩo makoragwo makĩmahe mbeca, hĩndĩ ĩrĩa marahũthĩra ũtungata ucio wa gũthiĩ na ngari ciao. Na koguo ti wega gũkorwo ũkihinyĩrĩria mũndũ ũrĩa ũkoragwo agĩgũteithia kuona mbeca, na nĩ wega manyitanĩre othe, tondũ angĩkorwo mũtũrĩre nĩ ũritũhĩire ene kambuni cia matatũ, onao nĩ mabatie kíũmenya atĩ mũtũrĩre to o to o ũritũhĩire. ona arĩa makoragwo magĩkuo no maritũhĩirwo. Koguo njira ĩrĩa njega nĩ gũikara thĩ ũguo mũcamanio-inĩ maranĩrie na maiguane mone kĩhonia kĩa nĩ thogora ũrĩkũ mangĩkorwo makĩhũthĩra kũrĩhia.

Kũringana na mawoni makwa, niĩ no njuge harĩ mwaka , nĩ ũbatiĩ gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ wa magego maita matatũ, na ũũ nĩgũtigĩrĩra atĩ ihinda-inĩ rĩu kana nĩ ũraigwa magego maku magĩtura kana matiratura , nĩwega gũthiĩ kuona ndagĩtarĩ wa magego, nĩgetha amarore , akorwo akĩona hihi kana no hakorwo hena thĩna ũngĩkorwo ũkĩenda kũnyita magego maku, na nĩgetha aũgitĩre ũtananyita ,na nowega rĩrĩa ũrathiĩ kũmwona agakorwo agĩgũthambia magego maku wega, tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akoragwo agĩkinyia ndũhotaga kũruta gĩko gĩothe gĩkoragwo magego-inĩ, no ũngĩthiĩ kwĩ ndagĩtarĩ wa magego, ena ũgĩ na ũmenyo wa ũrĩa angĩhota gũkorwo akĩruta gĩko kĩrĩa we ũkoragwo ũkĩremwo kũruta, na kogwo hĩndĩ ĩyo warutwo gĩko kĩu, nĩgĩkoragwo gĩgĩteithia magego maku na kũmagĩtira kumana na gũthũka.

Ciongo irĩa ciĩ mohoro-inĩ maitũ, kĩmwe nĩ atĩ, hena mwanake ũrarĩkirie kũragwo kauntĩ-inĩ Trans Nzoia, thutha wa ng'ombe irĩa ararĩithagia kũingĩra mũgũnda wa mũndũ mariganĩtie, na cirarĩkia kũrĩa mbembe ciake. Mwanake ũcio nĩ arahũrirwo nginya aroragwo. Kĩongo kĩngĩ kĩ mohoro-inĩ maitũ, nĩ kũnyitanĩra kwa ũrĩa warĩ mũtongoria wa mũng'ethanĩro wa tene Raila Odinga, na mũtongoria wa bũrũri William Ruto, harĩ tabarĩra cia thirikari. Na kĩongo kĩngĩ kĩ mohoro-inĩ maitũ, nĩ kũnyitanĩra kwa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri, wa tene, nĩwe Rigathi wa Gachagua na Kalonzo Musyoka, harĩ kũng'ethanĩra na thirikari ĩrĩa ĩĩ wathani-inĩ ihinda rĩrĩ.

Maũndũ mamwe marĩa maumanaga na ũruti wĩra ũrĩa ũingĩranĩte thĩ yothe, nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrarutithania wĩra na andũ a kuma kũndũ kũraihu rĩngĩ na kurĩa tũikaraga nĩ tũkoraga atĩ undũire wao nĩ, ndũhanaine na witũ na koguo tũgakorwo atĩ kwĩ na maũndũ maingĩ o mekaga ũrĩa ithuĩ tutekaga. Koguo hĩndĩ ĩrĩa tuenderea kũrutithania wĩra hamwe nĩ tũgĩkoragwo tũgĩthoma maũndũ merũ kuma kũrĩ o nao magagĩkorwo magĩthoma merũ kuma kũrĩ ithuĩ marĩo o matekaga. Koguo macio mĩ maũndũ, ũcio nĩ ũndũ ũkoragwo ũkĩhutia na njĩra nene ũndũire witũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twarutithania na andũ mena ũndũire ũtahanaine na witũ, nĩ tũĩkoraga rĩngĩ hĩndĩ ĩmwe na ĩmwe nĩtũrakorwo tũkĩingĩra thĩiniĩ wa maũndũ mao na tũgakorwo nĩ tũrakobia ũndũire wao na rĩmwe tũgakorwo tũgĩteanĩria ũndũire witũ.

Thĩiniĩ wa mabũrũri matiganĩte, kũrua nĩkũrehaga maũndũ o matiganĩte harĩ ũndũire na ũgima mega wa mwĩrĩ na mũtũũrĩre wa andũ. Ũndũ ũmwe kũrua kũrehaga nĩ atĩ nĩgũkoragwo gũgĩteithia na ũgima wa mwĩrĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arĩkia kũrua nĩgũkoragwo gũgĩtũma mũndũ ũcio aikare ena ũtheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ mũno, na gũgakorwo gũkĩgirĩrĩria mũndũ ũcio gũkorwo akĩnyitwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gĩko. Na harĩ ũndũire, nĩ atĩ kũrua nĩgũtũmaga, nĩgũteithagia mũndũ ũcio kuma wana-inĩ na kuonania nĩakĩra gĩkĩro kĩngĩ gĩagũkorwo nĩ atuĩka mũndũ mũgima.

Ritwa rĩakwa njĩtagwo Mwangi, na ndĩramũhũrĩra thimũ mũthenya womũthĩ, tondũ hena handũ ingienda gũtarĩrio, itanyitĩte ũrĩa hathiĩte na mbere, thĩinĩ wa mbirũ ĩra mũrandũmĩire ya maĩ, nĩ mũra kũringana na ũrĩa ndĩrarora ngona, nĩ ndĩrona nĩ mũndĩhĩtie mbeca nyingĩ gũkĩra iria ndĩrakoretwo batie gũkorwo ngĩrĩha thĩinĩ wa mweri ũcio, tondũ ndĩrona, mũrandĩhĩtie ngiri na magana matano, no kũringana na ũrĩa ndĩrathoma maĩ makwa, ndĩrabatiĩ gũkorwo ngĩrĩha ngiri ĩmwe, kwoguo nĩkĩo ndamũhũrĩra ndĩnyihĩtie ngĩenda kũmenya, kana gũtarĩrio, nĩkĩ gĩtũmĩte ngorwo ngĩrĩhio mbeca nyingĩ gũkĩra iria batiĩ gũkorwo ngĩrĩha.

Ũhoro wa rũcinĩ? Nie njĩtagwo Mwangi. Ndĩramũhũrĩra thimũ kuma mwena wa Nairobi. Nĩtuma na inyue mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ mũkũnguĩte, nĩ mũkũhete ũtungata wa ũkui, na ngũmĩte mwena wa Mombatha, nginya Nairobi. Na nĩ ndarĩkia kuona atĩ nĩ, ndeire mũhuko ũmwe wakwa, ũrĩa ngũikĩtie indo ciakwa. Na nĩkĩo ndamũhũrĩra thimũ ngĩgeria gũkinyĩra kuona kana hihi no mũkorwo nĩ muonire mũhuko ũcio, nĩ mũhuko mũiro, wa kiro ta ikũmi ũguo. Na nĩ ingĩhoya angĩkorwo nĩ mũwonire no mũnjĩre, no njuke ndĩ ũgĩre, kana no mũndũmĩre kũrĩa ndĩ.

Nyamũ iria cirĩaga nyamũ ingĩ nĩcikoragwo cikĩnyita itemi na njĩra nene mũno harĩ kũiganania nyamũ tondũ kũngĩkorwo hatarĩ nyamũ cirarĩa iria ingĩ, kwĩna nyamũ imwe cingĩkorwo cikĩingĩha mũno. Na kaingĩ nyamũ iria cirĩaga nyamũ iria ingĩ, cirĩaga nyamũ iria cikoragwo cikĩrĩa nyeki. Kwoguo hangĩaga nyamũ icio, nyamũ ici cirĩaga nyeki no cingĩhe na njĩra nene mũno nanocikorwo cikĩremwo gũkorwo cikĩhuna nyeki ĩrĩa ĩ kuo, no rĩrĩa cianyihanyihio nĩ ici irĩaga nyamũ, iria ciatigara nĩ cikoragwo cikĩhota kũigania nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩtigarĩte, na moritũ marĩa ingĩona, kana maũndũ marĩa ingĩona nyamũ icio cirĩaga nyamũ iria ingĩ cikoragwo cikĩgerera, nĩ atĩ nĩcikoragwo ciĩ na thũ nyingĩ kwanja andũ, tondũ hĩndĩ ĩrĩa kaingĩ kwanja cingĩũka mwena ũrĩa andũ marĩ na cituĩke nĩciarĩa nyamũ iria andũ maigĩte, andũ nĩmaciũragaga na njĩra nene mũno.

Kũringana na mawoni makwa, ũndũ ũrĩa thirikari na atongoria, kana ikundi cia ũgima wa mwĩrĩ mangĩka nĩgetha matigĩrĩre atĩ nĩmanyihia mĩrimũ, mateithĩrĩria thĩiniĩ wa kũnyihia mĩrimũ kũrĩ andũ. Atongoria kana ikundi icio cia ũgima wa mwĩrĩ, nomakorwo magĩthomithia andũ mĩikarĩre mĩega na ũrĩa mũngĩikara mũgirĩrĩrie kana mũnyihanyihie mĩrimũ. Nayo thirikari mwena wayo, no ĩkorwo ĩgĩteithia ikundi ici cia ũgima wa mwĩrĩ, na kũmehereria marĩhi marĩa marĩhagio thĩiniĩ wa gwĩka ũmemerekia, nĩgetha mahote gũkorwo makĩmemerekia matangatho mao matekũrĩhio.